Mathaa rĩngĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kuuma timo ũrauma. Rĩngĩ ũrathiĩ mathaa marĩa mwarĩtie no ũgacerithĩrio. Ningĩ inegene, inegene rĩa kira o hindĩ, kira manegene. Riũ mũndũ akaritũhĩrwo nginya nĩ mũthenya, mwambanĩtie kĩroko. Nginya ndũngĩruta wĩra wega, nĩ inegene. Ringĩ wĩra ũkaingĩhio. Mau nĩmo moritũ marĩa njemanagia namo, o mũthenya.

Ciĩko njega, ciĩko njega nĩ ciaragĩrĩria mũndũ ũrĩa ahana, na gũteithia mũndũ rĩrĩa e hatĩka-inĩ, kana e thĩna-inĩ, to nginya agakorwo egũgũteithia na mbeca, ona meciria magũĩka ũndũ, na mũndũ ũngĩhota gũgũkinyokĩria ikinya rĩu rĩngĩ kuuma harĩa ũrĩ.

Kũaranĩria, gũcokanĩrĩra hamwe, tũkaranĩria tondũ mbara ndĩrĩ yateithia , nĩkũmonia kĩhoto kĩa ũndũ ũcio tũrarũĩra. Na thĩ no tũĩkare thĩ tũaranĩrie na tũigwithanie handũ ha mbaara.

Nĩ mabuku ma mĩthemba ngũrani ma gũthoma magũteithĩrĩria ciana gũthoma na makũhota kũmateithia meke rĩrĩa maheo wĩra wa mũciĩ, no mamateithie mũno gwĩka mawĩra mau me mũciĩ ona thukuru.

Kũhũthĩra moko nĩkuo kũhũthũ, nĩ tondũ irio imwe haha itirenda iciko ta mbembe. Koguo nĩ gwĩthamba moko na kwambĩrĩria gũciria wega kahora, na ũgakenerera kũrĩa na moko.